Kerichek chekiboisien kinyoen miondab maleria ko kerichek chekikureen chloroquine ak chekiguren primaquine, kerichechu kotere kutiet ab maleria asimang'em bortab chito, kutyani koyochin chito komyan kabiza ako kora kochorirenot chito, yoe kora chito komotindo omisyet motindo amu nebo omisyet, chichi kora kotebie sikorue ak kong'ung'u ako motindo ng'ubut inendet, ko kerichechu yekirutyi chito en sibitalit koyoe chito kogimit kora ak kitya kobar, ng'omomi kerichechu koui kanyaet ab maleria.

Serkalit an Kenya ko iyumi aisurusiek asikoboisien en oret ne ter ak che ter. Ko mornet ne iyumi aisurushek en Kenya, koyumi aisurushechu asikotoret biik ab emet asikoboisien kora en bandap tai. Ko aisurushechu keboisien en emetab Kenya ketegoten barabarosiek ak sugulisiek ago kora boisionik che yoche koyai mornet ne tononchin kayumet ab aisurushek ko konaisi biik agobo komonutiet ab kayumani bo aisurushek ak kityo kora kogochi biik ng'omnatet agobo ng'alekab aisurushechu. Ak koboisien kora aisurushechu kogayum en oret nenyolunot.

Chang mising komonutik che ibu boisietab muswaknatettab Equity Mobile amat keboisien ortinwek ab keny che kigiboisien kekonori rabinik. Ko Equity MObile ko kigonyumnyum koyoktoet ak konemunet ab rabishek koyob konorwet. Komiten lainit anan sim card nekikonu yon kogechob konorwet en benki nebo Equity kiguren Equitel. Ko lainini imuch eicheru rabishek chemi konorwet kobwa simoit ak imuche kora iyoki chito age en sait age tugul, agot indo kemoi agot indo beet. Ko kigonyumnyum boisionik lainini.

eeh kirolibonishe kobun simoit ago kyogeer ole nyumnyum keyai kouu nito, libaneet ab rabinik en simoit iih kotoreti olon metindoii rabishek en euut anan cash, ko imuche ilibaan rabishek chetuten anan ko chechang yomiten rabishek konorweet negigureen Mpesa, imuche koraa icheru chemii konorwoshek alak anan imuche ibesen Fuliza ak ilibonishen sait noton, ko kyogeer ole bo komuun amuun iih toreti chito yon kogile kilibonen simoit inegen yaan mayanaat rabishek en eeut, sokogararan kot mising.

ortinweek cheuu boishet ab soet, orani keboishen redio anan ko televison iih asigobiit kineeb biik chemongen kosiir anan chemongen koitis ak kinaisi icheget keororchi agobo rabishek, ko kiit negimuche kearorchi ko elegisiktoo rabishek chu anan elekiboishoitoo rabishek, oreet age ko kebaa olemii bichuton, yegiba ak ityo bokyorochi komuche koguyo icheget iih ak komuche konai ak koguyo oleboishoitoo rabishek bichuteet.

Ko bongonutik chebo kasarta nekoi ii konamkee ak rapisheki ko aal mbaret akatech korik ko bongonutik chebo oleoboishoitoi rapishek kotoreton oityi tetutiechutoni ko ayoe tuguk cheisubi netai aboishei ajenge rapisheki ak akokonori kotuten en konorwet anani aboishen rapishechutoni ayaen kit nekikuren infestimen asikopit kochangaa rapishechutet Ako kora ondoi rapishek taban moome situni yenyi Alan yeam aal kitoni acheru en konorwet

Kanyaindetab tiongikab gaa koyocvhe konaisi temindet akobo kamonutikab keker tugaa en gaa atkan tugul koyoche komwachi kolenjin ngeker tiongik komoimuch konamdage mianwogik ak tugaa alak olon kabendaten elekioketen anan en timin kora ko tuchu komuche keker oleamishoitoo akinyaa kora mianwogik yangait, kora yekibai en gaa komuchi kobiyos akenyorchigee kelchinoikab cheko.

Temik ab emet ab Kenya kobune uiynwek cheu ichechu; Alak komotindo rabishek che yomotin asikotesentai boisioni agor kora komuch kong'em minutik asista neo anan ko ropta neo. Kora komuch koit miondo nenyo kong'eme tiong'ik tugul en mbar. Tiong'ik cheu ngokaikak tuga ko moche rabishek che chang kekirinda mionito, ko emet ab Kenya kotomo kogochi somanet ak rabishek che yomotin temik chutet ago kora yoche kigochi icheget kanaisiet ak kityo kebesendechi anan kigochi rabishek asikomuch koyaen boisioni bo temisiet. Niton konyunyume ak kityo koik rahisi kasitab temik en emet ab Kenya.

Bo koonut keik agenge en tetutyet noton ne tuche biik en mieindab borto amun imuch konai chi agobo mieindab borto ak ole kiripto borto. Kora komuch kanaisi biik agobo ele kiterto mianwogik asimang'em borwek ab biik kora konae chi ole kiamisioitoi anan amitwogik chebo komonut en borwek. Che mang'eme borwekyok amitwogik kora che tiiye borwek asimomian borto.

Kadit noto nebo muswoknatet ab kasari noton nekikonoren rabishek kobo komonut ago boisionikyik ko che isubi: Kadit ni konyumnyume kosibtoet ab rabinik koyob konorwet agoi simoit ab eut. Ak kora kadini komuche chito kocherunen rabishek en bengit age tugul nebo kadini, ngo KCB anan ko Equity anan ii ko benit age tugul. Wendi chito agoi ele kiguren ATM ak kocher rabinikyik chebo boisionik. Kora ko kadini kotoreti biik en tugoshek che eechen en lipanet ab tuguk anan keguren credit kibeseni rabinishek koyob bengi asitun ye chut rabishek konorwet koib bengi koboishen kadinito.

eeh oyoni en kogoitoet ab kebeberweek ab taman ago oyoni agobo niteet, ago ororunenyun iih koneisubi, oyonii en kogoitoet ab kebeberweek ab taman amuun iberuroske boishonik ab eunek kyuuk, kogoitoni koimuch kominutik ab imbaar iih anan ko rabishek, kigoitoo kebertaab taman kwoo kaniseet, kokigagimwaa koraa en sirutik chetililen kole nyolu kogoito koyonik anan christians iih kebeberiton bo taman en kanisa, ko niton iih kobo komonuut amuun iih iberuri komuktoindet boishonik ab eunineek ab agetugul negogoito kebeberweek ab taman.

Bo komonut kekonor risit yon kagelipan tuguk, amun risit kotoreti chito koger ele koboisioito rabinik ngamun toreti koker rabishek che kigobois akche to koboisie en tai. Kora koboisie ne kompunisiek kegeren en ng'alekab aisurushek. Kora ko yan maba rabishek kotor inyo kegere risit initon. Kou lipanetab rabinik ab sugul koyoche kotie chito risit asikobor lipanet nekalipan rabishek. Imuch sait age komaiba rabinik. Koburu risit kole kayai chito liponishoni.

Aboishen muswaknatet ab M-Pesa en lipanet ab rabishek ago kigotoret M-Pesa kogeigeit olyet ab sobet. Ko M-Pesa ko kkit nemi simoit nemiten lainit, ko kiy koyoche inai ole kipoishoito, ago kigonyumnyum lipanetab rabishek ak koyoktoet ab rabishek. Imuch kora koal chito kiretit en M-Pesa orit. Kora komiten besenwogik che besendo rabishek en M-Pesa cheu M-Shwari ak KCB. Imuche ibesen rabishek kotienge rabishek che imokinige.

Tuguk che kiib kabutet ab bengit ab Chase en emet ab Kenya, ko cheu ichechu: kichang'a besenwogik ch ekiib bik amawek ko chechuton koibu kabutet amun tienge bengit besenwogik che iiye interest asikotesentai icheget. Kora ko kandoik ko kiboisien rabishek en oratinwek che manyolu, en oratinwek che ibelchinge icheget ago matoko belchige bengit inendet. Kora kokikialda sirisiek chemiten kompuninito, kit age ko kigimanipulaten tuguk che kiguren financial statements asikobit komaiguyo shareholders

Injiniaek konyokobole ele kipambenen beek en ng'weny ak ele kiretito koba imbar anan ko ole kigeren tuga. Ko injiniachu ko yoche konet kabotik komonutik ab boisioni toreti beek kobotik enortinwek che chang, imuch koboisien en mbaronok anan koye tuga anan kora kobois en gaa keboisien. Ko koregunoni bo beek komoche muswoknatet ak koguyet nemi barak ele kiyotito beechutet ak ole kiboisioito sikonyumnyum boisionik.

Biikche iborchin kiprutoinik kobune FortJesus ko biik che kigikochi leshenit asikoyai boisionito. Bichu komutote biik chebo kosweito en Fort Jesus ago inete komonutik ab tuguk chemiten orit ireyundet. Ak konete kora kasrta ne kigiteche koroitet kiguren Fort Jesus ak koborchi kora ye yoche kebendi asimabetyo kiprutoinik. Ibaiboite kora kiprutoinik en ortinwek che terter, ko bichu ko biik che kigisir ak kigochi leshenisiek asikoyai boisionitet.

konemunet ab rabinik en bengi komoche ribseet neoo mising, ago moche muswoknotetab kasari, ko inginemu rabishek iih komii kiit nenaat nebo siri nebo chito negigureen pin nemoyoche kongen chito age yoche konoe kityo chito neiyonii nematot kowechowech rabishek anan ko chito inendet nebo rabishek, ko konemunon nii komoche muswoknotet ago moche koraa sigoribok rabishek, komomiten pin komuuch koneem chito rabishek ab chito age agowechowech ago ngeme nito chito anan ibu koimutik en chito negobo rabishek imuch kogachang rabishek,

Walet koyob ng'alekab kasari kobo komonut en mungarosiek, imuche knai chemung'araik agobo muswoknatet ab kasari ak ole wendito emet ab Kenya ko walani konoisie chemung'arainik agobo ele imuche kowendita tai mung'aret asikonyor kelchinoik inete kora ole kinyorchindo besenwogik ak ole kinyorunen ak rabishek che yoche kewekto en kila arawa yon kogisom besenwogichu. Ko besenwogichu kotoreti chiito yon kamakotindo sainoto ak kotesen tai mung'arenyin en oret ne nyumnyum aktun yesich faida anan yewek kowekta besenwokik.

Boisietab soet ko kigonyumnyum nyorunetab kartasishek ab siget ak chebo meet. Nyorjinge chi sait age tugul yon kamach amun miten soet koyob muswoknatet ab kasari. Kigikonor kartasishek chu anan kiginde records asimobetyo anan asikenyorjige en kasarwek che kimokinge. Ko tuguk ch eyoe serkalit si kotestai boisionito ko konet biik agobo muswaknatet ab kasari ak konet biik olekiboiisioto kompyutaishek asikonyumnyum nyorunet ab kartasishechu. Kora konet biik komonutiet ab rijistanet ab korotwechuto

Somanet en musong'notet ab kasari ngituiyo ak somanet sugulisiekab barak ko kikonyumnyum somanet en kipsomaninik chechang',ako kora kikonyumnyum kanetetab kipsomaninichuto, ko kerenyun ii okere ole bo komonut amun yon koboisien chito musong'notet ab kasari en soet komuche kosoman tuguk, ak kora komuche kora koneet mwalimu komi oleloo, imuche kogergee ak mwalimu nemiten oleloo ak koneet anan kekuren online classes kokitoret somanosiek, kigoik roisi kabiza ako kora komuche kora kocheng' tuguk anan koyai research kipsomaninik koyob musong'notet ab kasari.

Kabilosiek ch enootin en emet ab Kenya en yaetab mung'aret ab waletab tuguk ko kabilosiek cheu masaek ak kipsigisiek ko kabilosiechu ko kingete kipsigisiek kogochi massaek bandek asikowalen tuga. Ko masaaek kogochi kipsigisiek tuga asikigochi bandek anan ko marakwek. Ko boisioni ko obwote ole kimakokararan kabisa amun imuch kokali teta kosir teta ko ngunon kokowo hasara nebo teta amun kimuch ko rombo oeng ak teta neo ko ngunon ko momiten kelchin en yon amun kioldo asikinyokealen tuguchukan, ityondos ngunon kerutik ab tuguk ak rabisiek kotienge rabisiek che kotinye chito.

Kerenyun agobo kimnatenywa en konoret ab amitwogik ko ogere ole bo komonut mising amun moshinisheju kocheru tenderek che terter ngo ngwek ngo bandek. Ko kigonyumnyum ribetab amitwogik amun en komoswek che terter kemine minutik che ter ak che ter en kasarwek che terter. Ko moshinishechu konyunyume anan yoe keswek kotienge ak komoswechotet ko kigotoret ama bar biik rupet ak korib kora keswek en mbaronok. Aldechin biik keswek asikobit komin ak koges ak kosich amitwogik.

Kewelutik chenyorchingen temik cheechen yeipata putisiet ko cheu ichechu, alak koimuch komomiten elekonoren kesutik chekages en mbaronok, imuch kochang' kesutichu komomi oleome olekegonoren, koimuch kechor alan kobir ropta en bii, kiit age ko rabisiek chegiiben komara komabitunatin anan ko yaa oratinuek chekeiben tuguchutet kobaa yenyolu, kiit age ko olyet ab tuguchu koimuch kwo nyweny, kwendi kora hasara temindet amun kigoboisien rabisiek chechang' en boisioni asiyeibataita konyokonyor hasara amun mii nyweny beit koyoche kegonor tuguchu kotatun kolany beinotet.

Eiy mi tupchondit en temik ab gaa ak kipagenge. Ko temichu kokikobwa kipagenge asikotoretge en temisionito. Temik ko kikoyai kit nekikuren SACCO. Ko noni ko konorwet ne yoche kotindo temik. Imuch koroi kobesendechi biik rabishek. Imuch kora konet temik. Kora komuch kogochi minutik chebo komine temik ak konet kora temik ole kiyoito boisietab temisiet. Kerenge kora temik ole kiyoito kasit. Ko niton kotoreti chito konai boisioni.

Ele kirenewendo licence nebo ketisiet yon kagoyosit ii, kebendi mornet ab NTSA kobun muswoknatet ab kasari ne naat ko E-Citizen ko noto kinyorchin kompyutaishek anan ko simoishek yon itindoi bundles ko kiit ne iyoi iwendi orit anan iloggeni orit. Ye karichut inyit arorrutik chemogotin. Ak kora imuche irenewen nebo kenyit agenge ak ilipan rabishek bogol lo anan ko nebo kenyisiek somok ak ilipan elibut agenge ak bogol ang'wan. Ko ye kaginyit ii, korenewenok lesenit ak kimuch keboisien en oratinwek yan kateb ripik ab kalyet.

Oyoni ole ibu kayanet ak kotuiyet ab ge boisiietab piret ab kura amun bwone biik che terter inyokobire kura en oldo agenge. Pirchin ichek kandoik che kamach anan che kachakwan sinyokoyochi icheget boiionik. Koyoche komiten ribik ab kalyet asikobit kipagenge ak kora koyoche kora komomiten biik che manipulateni igo koyai kit nemonyolu anan kowechowech kuraishek ak kora yoche kinaisi biik agobo kalyet. Ko niton ayoni ole ibu kipagenge en biik boisionito bo soet en piretab kura

konunet ab rabisiek kobun serkalit okere kobo komonut en chemung'arainik, chemung'arainik komokyingen rabisiek asikonam mung'arosyek anan asikotesenda mung'arosiek chegotindo, ko rabisiechu yon kokiboisien komyee kowegu kelchin en chemung'arosye, ko yon kogiwechowech kora koibu asenet en chito amun nyogoyokse serkalit komoche rabisiek, ko ngunon ii ko chemung'araik yon kakigoi rabisiek komuch kotesenda boisioni asikonyorchige boisiet anan kelchin akomuch kora kosir biik alak ak kwalda tuguk en oreet nekararan.

olon konyoru koimutik oelewonii bireet ab kura en soet anan olekisirtgee ko kiit noyoe ko cheisubi, netaai owendii morneet netononchin bireet ab kura koyoob muswoknotet ab kasari ak ogeer boishoniton elegiyoitoo aganai ingunon elekirigistonogee, anan owee onyoru biik mwomutinik cheingen agobo boishoniton sikwororwoon icheget agobo sireet ab gee ak olegiyoitoo boishoni, kiit age omuche obirchi bichutet chemiten iih Independent Electoral and Boundary Commission asikwororwoon ogoguye elegiyoitoo boishoniton, yeoguye obiir kura ak anai nguno ak amuuch koraa aneet biik alak.

ketesosheek cheuu Twitter, Facebook ak Tiktok iih kotoreti en oratinweek chechang konaisi biik agobo bireet ab kura, ngo ngunon iih komuch kworoor chito negigonai anan kipngomutyoot kworochi biik en lugaishek cheterter, koraa ko kigisiir en ketesosyeek chuton agobo betuut ab kura ak kiit neyoche keyoe, koniton iih kogochin biik ngomnotoshek iih ak kaguyeet en ngaleek ab bireet ab kura, ago kora ko imuch koyokta anai konai biik chechang koyoob ketesosyechu amuun ityiin biik chechang en emeet, kogararan ketesosyechutet.

serkaliit ab emet ab kenya koboishen soet en ngalalet ak komwoee agobo boishonik chetesetai, soet neimuche koboishen ko television iih ak rediishek ,miten ingunon iih kandoik asigomwaa tesetab tai nebo boishonik chetesetai en emet ab kenya anan kosome kuraishek asituun kebirchi kura icheget en betut ab lewenishet, ngunon iih ko soet iih koboishe amuun kere biik ak konai agobo emeet komuguul iih ak kiit netesetai en emeet, ago koraa konoe ngunon serkaliit kiit nemokyingee biik ab emet en saisiek alak tugul.

kigotoret DigiFarm nebo saparicom temiik chemi ten resob oriit amuun inoisiye temiik agobo muswoknotet ab kasari , ak tuguk chegimokyingee en temishet asigonyumyumit temisheet ak kwo taai asigesich koraa kelunoik, igochin kora rabishek ak kesweek chegimine en DigiFarm ini, ko kigotoreet temiik agogochi temik koraa kogilgee ak kotoret kee asimoseretyo asigomuch kotoret kee en sobeet, koraa kogigonaisi temiik iih kasorweek chegimine minutik iih ak koneet kora komonutyeet ab temishet, koraa kigogochi temiik rabishek anan besenwogik asigomuuch kotesentai boishoniton bo temishet.